ichechuu kotuguuk chetam kindaii amitwagiik ako magat koteshin anyinyindo eng tuguk chekiamee kot missing

ichechu ko chegoo icheget ketonyee mgangeet aketshiii chegoo ak sugaruuk sikoanyinyitu

en pichaiit agere kimnyeet ak (samaki) njiryandani nii kokakiyoo ako magat kindee inendet mwaita kimnyeet kindai pek chepelepich cherube konyanyeek ak kitunguuik ak spinach kokakoruryoo inyee inde sanisheek ak keam

Amu ane si achame ayai kasit ap kechop chakula amu ne tai, inetin ine ako taretin kora inai ichop chakula. Yan kataretin ko karon imite kong'ung' ara ichopchini lagok anan ko piikap kokweet ichope chakula chotok che yamatin ako che kararan . Kora kotaretin isich kasit eng' kandisiek anan iyat ichop agot chakula ak kelipanin. Kiit ne mamache anyun kasini, ko korok ne tai konyalu korok kinetin si meyai chotok che mamakunatin. Nyalu kora inai ile kende tuguuk chotok che makatin ak kora konyalu itilil akinye tuguuk tugul che imache. Kora koipe kasarta ne oo kasini anyun. Atia kora ko nyalu itinye ngoroik chotok che nyalu ilach si nyi chope chakula ko choton.

En pichait kokobor chepyoset inendet nemiten nemiten biashara kotobot en ng'echerok chebo plastic en batenyin ko biik cheame chakula. Chepyosani komiten koalda inendet amitwogik che terter en ndonyo anan tugosiek che eechen. Ago batenyin komiten biik che kakwal ichek che amishe. Ago kora komiten chito ne telil ne kagokochi inendet magatiat moche ko butyi kora magtiat amun inendet koalda amitwogik che terter. Kora agere en batet, ko biik anan lagok ab sugul che kotelelyo kogonye ichek kobit ng'echerok asikomuch icheget kotobot ak kityo kam amitwogik chekochobe mama ini.

petut netaii awendii ndonyoo paalndeii ngweek koyachee akonyaluu itinyee rapishek cheyamee nep aek konyaluu itinyee kit nepaiipee tuguk chotok chekaiyal eng tugoshek ana ko ndonyooako koraaa koyache itinye chito nechorweet anan ko chii neingeen kongalalchii piik komnyeee

eng pichaiini agere pik somok kwanyiik aeek ak murenikicheget kokanam chitugul sanisheek kokapaaa komin laindaaa kotaach amitwagik mitei chekaanam amitwagik ako rarie ako amishee koraa

Eb bichait kokabor ingokiet inendet nekakinde meset akora komiten kichiket taban netinye kelek ngokiani yangichobe kechenge ingokiet nekakoonit mising nekongat acha kesil ayekaisil ingokiet akitil anyun ITIL kwenet Nebo Moet akicher tuguk chemabaishe ayekaisil akitya iun kotililit ayikatililit inde taban akitya ilal mat anan ko makaa anan ko sikirii yekarilal itil akinde Barak ma anan sikiri akinde ma akiwekweki inendet akinde chumbik cheyamatin ayikainde chumbik iwechweche ingokiet nikano bakochenchen kalait akichamcham yekakorur anyun icheru akinde meset kokakiam inendet

En kit netai en kit neamache ager en mashinit konyalu anyun kikochi kasarta akiyekagekochi kasarta kengololchi agenetenbgei akobo mashinit ni kenetengei Kole amun baishoni komuche inei iweitilate kotokarorwet kotokabanget kotokarorwet anan ko mogombaik yegaritil inei ishapen icheket yoton komuche ichek kebaishen akoyekaishapen iwendii kongeten indonyo agenge agoi indonyo age anan ko kot agenge ketlinjinate bik inyoru rabinik koraa ko gii konyalu kekochi tuguk chetagu inei tos mabar bek anan kome konyalu kekonor gii en olenyalu konmakat simame anan kobir robta.

Oleonetitoi chito ole kiyoito boisioni, kit ne tai konyolu anyun chichoto kotinye tuguk che kimokinge. Kotko ka biasinik che kindo anan bendo ana ngwek kou spinach konyolu kochoto che tinye che mogotin. Nebo oeng konyolu itinye kora maat nemagat en ele iboishen. Nebo somok konyolu itinye ngoroik choto ch eiboisien che kimokinge ilach. Nebo angwan konyolu itinye nafas; kasarta amun ibe. Biasinik ichemushani yekerichemushan bago ruryo inde chumbik ak icheru. Bendo kora inde maa ak itesyi beek ak ibakakte korur. Ye kagorur itesyi chumbik. Ye kagoruryo twan imixen inde soburiet anyun ak imixen. Ye kaimixen inde anyun tuguk kou nyanyik anan ketunguik ak kityo ikorokan ibokoruryo icheget.

En pichait en yu kokobor bendo. Bendo ketilotili bago mengekitun, ye kagomengekitun inde chumbik ak kityo ibel en ma ye kagoruryo en ma icheru ak kityo itilatil ak inde anyun ole tilil. Ak kityo itilatil anyun nyanyik ak ketunguik ak avocado ak kityo inde sanit en taban. Kimyet indoi beek, ye kagochumukoso beek ikwany bagorur, ye kagorur kimyet inde sanishek ak iib kechigoik anan ko rotonok che kiboishen anyun kyamen benyikano. Ak kora konyolu komiten chumbik taban siketeshi kotko mochomchi ichek benyikano.

Magatiandani kechobe icheng'e unga bushek chugano chu kobo magatiandani ak kityo ikarangan ak chego che kagoburgeegitun che kakiyoo. Ye kaikarangan bagokaranit itesyi ichek sugaruk ak chumbik choto che yomotin. Ye keinde chumbik ak ikarangan kora ak itesyi ichek imaainik, tienge bushek che kogende. Ye koinde tugul ikarangan ak kityo icheng frying pan ak inde mwaita nebo ngwek ne yomotinak ityo bel icheget bokoruryo, ye kagoruryo icheget icheru ak inde sanit ak kyam.

Icheju ko komosta age nebo muchelek, kiguren ichek spagheti. Spagheti kotam kiyoe anyun en beek che bele biik, igere yon beek che belebiik ibakate tor kochumukoso, ye kagochumukoso iicheru ak inde sanit ak itumdaen beek iboko yomnyo ak itesyi chumbik. Ye keritesyi chumbik ak inde sanit, icheng anyun kechiget non tinye kelek. Anan iun eut anan icheng ketit che mengechen che ten kibiritit ak itilatil taban sikomuch ichek kotor tuguchugan. Ak kora inde sanit neo simachilge ichek yon iome.

En pichait kogoibor logoyat anyun nebirir. Logoyandani ko kitam kemine anyun en ele u Bureti ele makaiti. Logoyandani kotam ko kora kemine en green house yon kagorur logoyandani kobiririt ak ko gong ibokebut, ye keribut anyun ibokeuen, ye keriun iam.

Ichechu anyun ko juice chebo logoek cheterter ibute anyun logoek en imbar akitya inyon ityon ibaishen muganget anan kichiket itionchi kombet anan saburiet yekakotonyok komengekitun iteshi cheko chelolong chekalolong keteshi cheko chelolong igorgoren ak logoek chukoketyon akiteshi anyun chumbik ak sikaruk akigoroganbkoraa ayekotwa iyal tuguk chugan akinde Barak ko ready kiam.

Ichechu ichenge logoek tugul ichenge carrots icheng logoek alak tugula kinyon ityonatyon akitilatil en saburiet anan kombet akechiket anan kombet iteshi ichek bek kidogo akinde chumbik akikorgoren tugul irangi ikombet akituch ngombet.

Ichechu anyun ko biasinik ibale biasinik anan iyal biasinik arikayeun ak bek chetililen iwai ak yegaiwai biasinik chukan iun ak bek chetililen kora arikariun itilatil kora komengekitun ak yekaritil komengekitun itumdaen bek ayekaritumdaen bek ichen frying pan inde mwaita neon iwirchi anyun biasinik chukan chekakoyamio akinde chumbik akikorgoren icheken bakorurio icheru ichek akinde sanit akimeken sure komamiten bek anan manyoru bek chetotkoba.

chechuu komuchelek ak kakitesta pendoo chumbbekk kokureen pilau kindee pendoo ak ibakaten ak kinde mucheleek kochumugansaaa ak kongotuook komagat kochumugansaqaa

ipepute anyuun amitwagik chutok eng imbar iuun ak ibakatee atatye indee mwaitaaaa akikorkoren akindee koyamnyaaaa akiaaam komnyeeeee eng imbar

Ichenge saburiet neyamat akityo inde mwaita yekariyoo mwaita en saburiet isekenji nyanyik ak kitunguik ichenge saburiet neyamat akityo inde mwaita yekariyoo mwaita isekenchi nyanyik akitunguik akinde tuguk chekikuren pilau masala ak chumbik akitya ikorgiren akibakakte korurio ak yangagorurio inde bendi akikorgoren benyikan korurio ak kakorurio ibimanchi bek kotiyengei muchelek chieyoe ak nekakorurio benyikan inde muchelek ibakate muchelek bakobek bek anyun isotoki saburiet ak sanit akisereki meset akbneut anan ko anan icheng ketit nemingin agetil akitya iyam anyun.

Icheng'e bushek ab magatiat, ye kerinyoru bushek ab magatiat ibiman kotiyenge ele kemoktoi komong magatiandani. Ye keribiman inde anyun chego choto che lolong, ibimonchi ak kityo itindir, ye kaitindir kabisa itindir iboko kararanit ye kagotindir kabisa itesyi ine chumbik ak baking powder ak sugaruk kotienge unga chu kogende. Ye kerichob anyun iger ak ibakakte en kasarta kiten kosisige. Ye kagotwo inyei tilatil kotienge shepit ne kemoche anyun kogatwo. Ye kaitilatil inde anyun oven ngweny orit yun ak ibakakte kotienge dakikoshek che nyolu anyun korur. Ye keibakate anyun ichegen kotokokorur icheru anyun ak kityo isafen.

kichengee anyun mayaat nekararan ituchi anyun mayaat sanit nekararan akikorkoreeen yekakorur iwekyi akindee sanit

ichechuu ko piasinik chemiteii koterter ichechuu iyoiii eng fraiingpan atatyem yarurryoo isurukchii saniit akiamishee komnyeee

Inoni kobor en pichait ko mwaitab ngwek. Mwaitab ngwek ine koyoi kasishek bosionik chechang en kila ak kila en betut. Netai ko mwaitab ngwek keboishen kiyoen ngwek en ma. Ngwek en ma, ngot kinde mwaita che yomotin kotoreti simolocho ngwek en ma. Nebo oeng kora kotoreti mwai kechopen magatinik kou maandazi anan ko yon ichope kekishek kotoreti ine mwai. Kora mwai kokikotoret inee yon kichobe muchelek anan ichobe bendo, ko lazima mwai amun kotko mende mwai koloktos tuguk anan nome tuguk soburiet ngweny. Kora ko mwai kotoreti kogaiamishe, kotoreti en tuguk chekibore digestion en moet sikochokinok amitwogikchu kodigestenak en borto.

ipialeee piasinik anan ipalu piasinik akiun icheget ipakotililitu akitil atil ipakomengechitu atya icheng anyuun saburiet vakinda maah akindee mwaita akindee chumbikk ak ikurakur ipakoruryo kom, nyeee

pakamuun kerip tiangi chuu amun tariti icheeck yakakoechikitu komuch inyoru areek ako ndaldei areee chutok komuch inyoruu rapisheek chechaaang cheimuchuu iyaatee paishoninik kuk alak chechaaang

eng pichaiit ko kepar pendo atatyeem keip kwaa mashinit atatem keip akindee olemamii peek anan ko olemakoi kowechaakigs

naager boishoni agere eiik tuga eiik kotyarii imuchii ialdee sinyoruu rapisheek yakealnde anan imuchii ialndee kwa pa keeny asikenyor pendo eiik chuu ko muchii kolamusikeet eii chuu kora komuchii kolany tuga chesupenweek

Ba kamanut anyun kerib Manik amun en netaa mainik komuche kekai ingokiet kosheb ak yekakosheb komuch konyor arek akomuch keyalda anan kechobbkoik bendo anan ko amitwagik Nebo aeng mainik kotareti koamitwagik kiyo anankoik amitwagik en kab chi Nebo somok ko mainik komuch iwe iyalde en indonyo yekarialde en indonyo iyoru chepkondok akora mainik chutok kotam kotareti en kila ak kila en betushek tugulkechben makatinik.

Kii konyo metinyun anyun ko koot anyun, netaa ko koi kekonoren rabinik, yon itinye rabinik chito ko imoche ikonor imuch kobaa koi, nebo oeng kora ko koi komuche yoon ketinye mashida yoon mii kii nemokyinike rabinik komuch ibesom, kora koii kotoreti inee kowal rabinik, yoon kikoyosekiitu ibokochobe ichek koik impya kolelakitun amakererio rabinik.

En pichaini ko kobor nekoo, nekoo chechang cekachilke anyun, wany ko koot anan ko moshinit, en pichaini ko kobor nekoo chemoche kimu kwoo komosto akee maran komoe kinyokimut kwoo ndonyo bakialda anan kimoche kimut kwoo soket ibakeeny anan kemoche kimut nechuu ibokerut kisto mionwokik anan moche bokebit en tiip, koraa ko mara moe kimut kibakenyoan kisto manyoekwak amun okere olee neriotin anyun otinye manyoek chechang chekakomuch ketil.

Baishet ab indonyo Koba kamanut amun netai baishonibibe koublogoek akbigeek cheketinye en kabinguit Ara geyale akiyalde en oldage akotaretin anyun inyoru chepkondok akotaretin itaretenbgei en betushek Cheba tai ak butunotet baishoni koraa kotaretin amenget agibur Buch en gaa tareti iiku busy akiyai kasit en betut kokoriyai koraa baishoni koraa korktaretin koibun anan komekenun ituye ak bik alak cheterter.

Inoni ko tiondo tianyi kotam konyoru en korik chetinye bek anan kokikebakakta sotonok tianyi kotkomakiger sotet ab chego kochute ,akot komakonor ingoroik komie kochute akobur en ingoroiktionyi komuch kora koim bik anyun anan kolanye kot neba tabut ,tianyi akomache kebare kechenge kerchek akebit akekochi kimyet nekakinde kerchek sikobar ako tianyi koraa komuch kebiren samisok sikostagei en go anyun acha koraa konyalu keyat kot agebuch sikostagei tianyi.

Komenam boishoni konyolu itindoi moshinit netinye vienye moshinit noton konyolu ko moshinit nemagat negimokinkei netinye temperature noton moshinit noton komonyolu korutot netot konyor asista neo moshinit komonyelu kotinye koristo nesire moshinit niton konyolu konogo bek arek moshinit konyolu kowo kotiyengei Manik kotienge moshinit kora konyolu kowo akonyolu kogeny mainik akogeny arog asimachilge.

Achome anyun ribet ab tiangik chuk amun netai ko tiangik Chu komaibe kasarta neon en ribset Nebo aeng ko tiangik Chu komayame amitwagik chechang Nebo somok ko tiangik Chu komaimebik omaame taritik ab tumin tiangik Chu koraa yangagoechekitun komuch kokoni imayat anan komayat neimuche iyalde akinyoru rabishek tiangik Chu yangagoechekitun imuche iyalde anan koraa yangakosich arek koimuche iyalde akinyoru rabinik kit nemamachen tiangik Chu koyangagoechekitun komuch Koon bik anan koser bik ako tiangik Chu koraa kobenge sikonyor iche ak kerchek chwak sikesib.

Bichait Ni kokabar ngendek cheterter ngendek Chu koterter kinachome ngendek koachome ngendek chelekenaik Ene sachome ngendek chelekenaik ngendek chelekenaik kemin en imbar komaibe kasarta neon kokakorurio ngengek chelekenaik komiten imbar korurtos komenyoru mianwagik chechang ngendek chelekenaik koron kakiyo komaibe kasarta neon korurio ngendek chelekenaik simachome kwachame amun Bei nyin komiten ngweny anyun inyorchi Chito imuche agetugul iyal ngendek chelekenaik simachome nngamun kiyoo komaibe kasarta neon koyo korurio kotoldolekitun ngendek chelekenaik simachome nngamun tinye maket neon ngealda ngendek chelekenaik. makoseni Miranda agetugul en borta Akira kwanyin akorahisi kedagesten

inoniii ko arwet ap ingokieet amun nyumnyum mising komeeee amun ngomakirip komnyee komeitoss ako nepo aeek arek konyaluu kepaiinkomnyeee arek kora konyaluu kerip maiip tiondop barak natok kikuree chepsireret anan komandago anan ko ngoktap pakeet nako aarek kora keripee maroponchii

poisheet ap ipeet ap tugut petut netai nekiapee tuguk ko kiachheng kiit neiipee ako nyundok kora konyalu itinyee simeet singaleleen

En pichait kokobor ng'ororiet ak chito ne murenik, ng'ororiet yon kago ii, kotam kebutyin amitwogik asi kong'et ine ng'ororyani, kenyor chego yon kigee. Ng'ororyani kigochin ichek amune ame sogek kigochin sogek che yomotin ak kityo kinaga beek ak kityo kerib arwenyin. Ng'ororyet yon kimochi kegei anyun, ngamun loboti chirchireni kotam kerote anyun kerenget ak kityo kegei anan nebo oeng kora koimuc anyun keter en teri simuch igei inendet ng'ororyanito kobwa chego.

Boisioni bo tuga kegee chego kotam kewale en oret che chang nyaa. Tam kokerichek che kirutchin tenyi konyolu ko chotoon che kiginet biik. Nebo oeng kora ko kerichek che kibiten kotimut ikwa tib anan ipite teri konyolu kokerichek che ibiten ko choto che mogotin. Nebo oeng kora konyolu keger ichek amat kobendat ak komixen ge ak kotuiyo ak chebo biik alak teta ne kegee. Nebo angwan kora ko teta konyolu kirkinywan ko nyolu ko ne inegen ne mawalke ak chi. Ak nebo mut kora konyolu komoitanyin kogakrib en yoton ele magat ak koraa tenyi konyolu kigochi suswek choton che yomotin ak kityo kebai. Ele rwe kora teta konyolu ko tilil ak kityo konyulo konyor tetat amitwogik choto che yomotin ak kigochi ripset ne noton ak kora teta konyolu kemwet sikobwa chego che kororon.

En bichait Ni koagere eito non nebirir nenereche eito kotareti anyun en kamaswek cheterter komuch kebaishen en imbar yangiminse kekerere imbaret eito koraa kotareti teta nechepto yamache koyii eito koraa komuch kakoet kouni koimuche kialda akitya kenyor rabishek ak yekakoet kouni komuch koraa keyenye akialda Benda nyin yeito koraa komuch kouwit ana mi bik kibagenge komuch kialda sikial bendo nyin koik ingwek.

eng pichaiit ko kebar tiangiik chetam kokureen chumbeek (pigs) tiangii chuu kokakiyatchii olemii mashinit netotkopar ako koraa kokachilgeeee mising ako raisii eng yutok kopar kee tiangiii chutok ako miteii koraa olechapaiii oletos chaaas akoputyaaa

En pichait ko kobor boyot nemiten pikipiki koloe inendet makaa chekotuch, makaa ichuu ko kachanga amun kinuok nekit loo, kotuch ichek ak sokek chenyolilen, makaa chuu ko kachang'a amun tot koyumisan chichi anan kobut chichi amun nyikisen oo kakonyi pikipiki, chichi konyolu kwoo pole pole mutyo mising amun kot ko chakta oo loee tukuk chechang komuche inee kobut ak koumisang'e, makaa chuu komiten en kinuok chenyolilen ak alak ko lelach ak en barak kora komiten makaa kidogo chetuteno chekokinde barak ak ko makirat, karat inee makaa kokich amobutyo en batenyin nebo bodaboda.

Bo komonut anyun mising ribset tab tuka Kiam suswek choton cheyomotin amun yekakwam suswek kobuonen chego kobiyoso anyun tuchu akobwa cheko chego keiboishen ko Amitwokik Alan beik Koba tukoshe akialde kararan kora kwam suswek cheyomotin imuch kosto mionwonik en borto yekakwam kora tuga suswek komuch koechekitun tuga imuch ibealde akinyoru rabinik aln yekako change isich bendo Akibealde benyukan en soget ak isich rabinik.

paakamanut any poishonii keibee tuguk kebaisheen kariit ,amun ngotkeib tuguu chuu pakealdaii sikenyoor rapisheek ako koraaa inyoruu brPISHEEK CHECHANG INGIALDEE TUGUU CHUTOK

ichechuuu ko logoeeek chekakopuut chepyosok eng imbaar amun aldai sikopiit konyuur rapisheek amunen sikwalda ko aldaii sikopit manunyaa eng imbar ako aldai sikopit tamana kowal sikwal alak atatyeem kochanga tuguk eng imbar

Betut netai amine anyun ngwek en kabungui konyolu korong ketem terekta anan eik ak kityo keweki ketematem iboko karanit. Ye kakaranit mbaret, kecheng eik anan ko mogomboik, aanan inome biik en kokwet ak mogomboik ak kityo ibo tem. Ye karitem anyun omin ak kityo kinaga beek ak kityo kesemberchi, ak kityo ing'et kora mbar noto nekimichi igere ile keter inendet amaam tyong'ik inendet kora koibe kasarta neo en mbar ak kora komoche ogilit neo ak ngubut neo kasini.

pichaiit koparuu eiik chemiten yuuu komite(market) ako kaalnda chito tuga ichuu amuun yakaial anyuun iketu kionyoo kot nguu akoi npetut ap indinyoo akipaii ko petut ap indonyoo iipchiii kastomaeek pa konyor tuga chekararn

eng pichait kokepar anyuun chumbeek ne lakwet ak cheptoo ak piik alak chekaripis kosemberchii mauwaaat eng pichait inii koo kebar piik chemitei komineee ketik kiminee ketik amune konii sikenyor koristaa nekararan mising

Pakamuunuut anyuun mineet ap peeeek ara mosongik eng kokweet amun netaii ngengaaa kepaisheen koeeek peeek chekichopeen rongorrriiik anan keiip kopa ndonyoo pakealnda inyoruu rapisheek anan iwaleen tugun cheuu piasiinik

Kiit netaa konyolu ibaal kiit nekoik oinet en elekamach koik tulwet kole, yekaribal ainonikan isemenden kong'eten ngweny akoii barak, yekerisemenden anyun inde selelel taban taban en yuu ko kesemenden, after ko karisemenden ibakakte anyun orobon anan ibuu beek ak paipishek ak inde kotor konyii, yekakonyi anyun inde wayat kosung'ukan ak kityo ingosungukan anyun oino nikano akitio ing'ot bakokararanit en wayandanikan simochut tiong'ik alaan makiim bechukano kosisikee.

en pichait kokobor anyun tuga ak nego tuga ak nechu koamishe kokotelel chepyoset nekanam panget kobutyin ichek mobek anan sokek kab bandek kiwole anyun kebutyin amitwogik che amotin ko kosuswek choton chepo tuga ak nego kora kinogoo beek cheomege ak kora kebit kebiten kerichek choton che konyolunot ak kora kerut anyun amonyor mionwokik.

Ripeet ap tugaaa netaii komuch iket tugaa ak irart anan ipakach koageet anan ipakach asikwaget saisheeeck alak anan ipagagte sikait saicheek alak ikwerii kwa kaa pa keekeeee asikokon chegoo chekipaishen

Eng pichait kokebar anyuun tiony netam kokureen piik ngurueeet kasheeeo nguny ako nmiteii ak areek chiiik chematinyee sabureeek ako mitei arechuu kochuchundos sikopiangsaaaa

En pichait ko kobor nekoo chemiten kwomishe, bokomonut anyun boishetab ripsetab nekoo kibai ak kebutyin suswek cheomeke asikoechekitun, amunee sikobokomonut nekoo yoon ko koechekitun imuch ialde ak inyoru chepkondok, kora nekoo yoon ko koechekitun komuch keyeny akialde bendanywan, kora nekoo kkomuch yoon miten toek anan mii biik kokwet imuch icheru aenge anan oeng ak iyeny kok icheket amitwokik, kora nekoo ko kararan amun yomiten yomii amune aketukul nekabit en chikyinet icheru akenge ak ialde ak kotoretin, oo nekoo kora ko moibe kasarta neoo koiyoso akitio kochanga.

Bokomonut anyun kenyoan ng'echirek alan ng'ororek yekeriste tukukwak komuche artet koner ak kitio kowoit, tukuchu koyoe ngechiriet koming'init, komotokwomis ak kora konyoru bunu icheket mionwokik aran mionwokik aran kobun tiong'ik chuton akitio kobar icheket, kora yekokoechekitun komuch kinyaa asikotoi kora kinyaa komobek.

Ichechuu ko areek ap ingokeen che kakikar miteii icheek kotelele amitwagii chuuu arechuu konyaluu kekar eng o;lekararan olemamiteii peeek kora konyaluu kekarchii olimamitei peeek ako kora konyaluuu kerutchii kericheek asdikoonda mianwagiik chechanmng chemitei emeeet kotukul

Icheju ko toritik che tam kokuren chumbek anan bikab timin birds toritichu kotam kegere amun konu maayat. Ye kagokon maayat ialde anan kyam koik amitwogik. Tong'ichu konyolu kinaga beek ak keipchi amitwogik che yomege ak keger en korikwak amamanda anan ama am ng'ogik anan koam tiong'ik ab timin.

Tyonyi betut netai konyolu itinye rabinik choto che yome ial tyony. Tionyi kora konyolu itinye konyine ne nyokomenye. Tionyi kora konyolu ichengi amitwogik che yome ge ak inage beek ak kityo ingonyor koristo nenomegei ak bortanyin, tionyi kora konyolu kebit kila ak kila sikostoge mianwokig che imuch konam. Tionyi kora konyolu kerut ak kora konyolu kerib ak komanam isirek anan tiong'ik che kogonam. Tonyi kora konyolu keger amun kotko mokirib komuch kowon biik anan kowonlagok che mengech ak koluch. Tiony kora ko mayandanyin ko monyolu kenamanam amun kotkinam kosomisitu mayandanyin anan kome.

Chechuu kotyangiik chenyaluu kerip amun achame matepchee akoii sikoiiii ako ngealda eng ndonyoo inyoruu rapisheek chechang kiit agenge nemamageen ko yachei keriip akoi ak sait ak sait

Tiangii chuu konyaluu itinyee karik kwaak chekikechopchi ako nyaluu kerutchii kericheeek kotien gee mianwagik kwaaak akonyaluuu itinye tugun cheuuu sukuma anan kochelelech ako sikoeek amitwagik kwaaak

Bogomonut anyun kerjbtiongik Chuu amun tiongik Chuu komoibe kasarta Noe koiyoso yon ko koiyoso akochanga koimuch ketl bendo nywan akian koik amitwokik Alan keib kwalda en Soget tiongichu kora komoibe kasarta neo koiyoso yekaiyoso kochanga arek kimuche keib kwalda arek en nfonyo akinyoru rabishek tiongichu kora ko kororon amun konu mainik keyome Alan keib kealdo en ndonyo.

Eng pichaiit kokepar chepyosoo nepai paii ak lakwet nyiin ngetet eng suweeet ako keburchii tugaaa cheagetoos ako agennge eng tuchuu kokirgit

Itemee mbareet pa kokararan ak icheng eeeik kopatis ak iipuu peeek neikol akinagee peeek kila langat karon kesember ako chekakokonyaaa kealnda anan kindee chagee maaam isireek anan kotugun alak tugul

Poisheet ap imbar mara ko semberisheet ,kalimanusheeet komuuch kepaisheen tractaaaaaa amun maibee betusheek chechang kepaisheen tractor

Ba kamanut anyun baishet ab ribset ab en kokwet ngamun pigs koyache kebai komie akikochi amitwagik cheyomekoiyondos ak yegakoiyo koimuche iyalde arek chukanakinyoru rabishek akiyeny pigs chugan akinyoru bendobkoik ngwek anan iyalde bendonyin esokoshek yache inyoru rabishek chwak.

Eng pichait kokepaar negoo anan ko ngororeek chemiten koaeketos eng ole kayaaam misssing kiwaldai kealdai kopa sogeek anan kewal ak oiik ap kokweet

Inoni ko kerchek ab inchriot kerchek Chu kotareti inei en log ok chemengechen chekele ngwam kongamekitun kerchek chuton chebo injirenik ingwam lagok chemengechen kokimekitun ak kimnatet neon mara en mara ko yamiandos lagok kerchek Chu kora kotareti inei kebiten injirenik chekakesik mianwagikalaktugul yangiame.

En yu kogobor suswek, suswek kokomong tiondo. Tionyo kogacher anyun tuguk che lelach chesomis. Chuton konyolu ngot konyor amitwogk anan ko boisiet age tugul; ingwek en kapungui kobore ichek, amun konu miondo ak kogeny isirek kobore koyomsie ngwek en kapungui.

Netai konyolu itinye nafas neo singet itilatil tuguchukan, nebo oeng konyolu itilatil ak icheng wayaishek si kochob ichek kochob koik boxit boxit sikoneren anyun tiang'ik chuto. Ak kora konyolu itinye amitwogik che iboen sikonyor icheget amitwogik ak beek ak ibit anyun simaam mianwogik ak tugul. Ak konyo kora asista ne yamaat ak koristo kora neyamaat simabar.

Bo kkomnonut anyun kerib tiong'ichu amun netai: ngerib kogonu honey yon kagokonin honey ko honey koimuch kyam en gaa ko amitwogik anan kemalan magatiat. Honey kora kyame yon imoche inyoru kimnatet noton, honey kotoreti inee yon imoche koshong' chito nekobogit ko ingoyee koigu kerichek icheget kosobe, Honey kora yon keibu chechang komuch ibaialde en ndonyo. Yon karialde en ndonyo imuche inyoru chepkondok che iboishen en soobet.

Bo komonut anyun boisioni en kokwet amun yo kagoruryo chechang kemuch kealda en ndonyo ak kityo kenyor anyun chepkondok che iboishen. Kora koimuch kyam ko logoek che toreti borto ak ko tech borto ak ko ti borto komokinyor mianwogik che terter.

En pichait kogoibor chepyoset agenge, chepyoset komiten tiondo agenge nemiten ne inogo beek. En kora sigirioni koganai kokagorotyi beek terenik angwan oeng en komosi ak oeng en komosi. Kagorotyi moche koibchi beek ago mi beek alak angwanu chemiten ngweny che gonye sigirioni ngobore wendi konyo. Sigirioni kora kokarat kerenget komoche inee kole sikochut, kora kokanaga sigirioni beek kole sigosich inee sigirioni kimnatet neiben beek tor koweg kosor alak konyil oeng.

Ndoger agere ane kotiondo netam koboishen en kila ak kila anyun chumbek anan biik chebo bitonin. Inoni kotam keboishen ngotko miten ureryet nekesindoni en ng'waek kotam kolonye ak kerwai. Kora kotam keboishen inoni kechesonen kobirege ak ne kaindo koib rabinik.

Pakamanuut paisheeet ap kinaga peeeeek asikosuich kowendoot ako koraaa matanyoruuu peeeek ko kondorii peeek kwak

Bo komonut anyun kerib tiong'ichu amun netai: kologu, ye kagolok kogonin maayat. Imaayat komara koik amitwogik anan ko maayat ko mara kebas ak ibeialde koik rabishek. Kora ko yon kagoechegitun koimuch keyeny ak kityo kyam bendonyin koik amitwogik. Kora koimuch ibakyalda en ndonyo ye kago chang'a koiyoso chechang ak inyoru rabinik. Kora koimuch itil ak itya isich bendo ak ibeialde en soget ye kaialde en soget inyoru ichek rabinik.

En pichait kogobor indaret ne chelegen, indarani kogobor kogakolukui arwetab ngokiet. Arwetab ngokiet kogoming'in anyun koleel ago kangolugui kogakong'et kerengaik. Kanamen ndarani kolukui konamen metit kong'et kerengaik, ndaranik ko roisi kogonyo ole korwe ngokaik anan ko mara ngokyano kogamanda konyor indaret en bii ago lugui inendet.

Ichechu kotuguk ab batait, tuguchu bo batait kotam keboishen en keny kenobishen. Kora ko tuguchu kokitam keboishen ketorishen amun kilite tabantaban ak ketorishen. Kora ko olikinye ko kitam kelite ak kinde korotik ak kesirishen koik kilamit.

Yaan kimachee kolak ingokieet kechengeee olimamii asistaa kichengee ole purgeee olemamiten peeek kotam kindai susweeeek ak kindeee ngungunyek che lalang ki ndechii mayat akenge petushek cheuu tipteem kerach maiik akekachii kosheeep sikokeeny komaak areek

Ichechu anyun chemiten chuboishek somok ko sutek cheuwon maiywek, maiywechu kotam kechobe en kipkaa en gaa ago mogororon. Maiywechu ngechob, kechoben ele mur, kichoben tuguk chesomis choton cheu somiso chebo bandek ak kityo kora , kechoben soburiosiek che muren. Maiywechu ngot keyee, kot koyee biik che tinye kenyishek taman ak sisit ak kobwa ngweny komuch ichek kobar. Maiywechu kot keyee soiti kimuche kegor ak kora maiywechu komuche kobar borto ago wechowech borto. Maiywechu komamagat en serkalit anan en sirutik choto che kigisir chebo mbarani. Maiywechu kora ngot konyor kirwagindet kora kotam korote chito ne alda maiywechu.

Bokomonut anyun kerib tiong'chu en kokwet amun tiong'ichu kogonu maayat. Ye kakogon maayandani komuch keboishen ko amitwogik anan maayandani kebakealda en tugoshek ak kesich rabinik. Bo komonut kora amun bendonyin ko anyin, imuch keyeny ak kyam bendo koik amitwogik anan imuch kealda ak kityo kebakeyeny en soket. Kora koyon kagochang;a koiyoso koimuch kyalda arekywak anan kebai ye kagochang'a kebakealda en ndonyo ak kesich rabinik.